Ore ena naa statement e M-PESA naitodolu iropiyiani nintumia te M-PESA ino, aah tonkolong'i olapaitin ile, terishata olapaitin ile, na kadolta ajo ketii niterewaka ormarei, netii nitalaa akeyie tesiai ino, netii duo netii naa iropiyiani pookin nintumia tinarishata pookin.

ore ena naa kitodolu ajoo keetae enchula ashu sherehe oolmaasai oo nkayiok oormaasae aa erika nabo ee kajo ore tenaingor ena toki naa orng'esher. enaa pee adoolta inkayiok eeta irekoi toolukuny. ore tipat orng'esher naa keret iltunganak metayiolo, metusuja irmaasae metusuja orkuaak lenye. neyiolou iltung'anak ajo kalo poror taate eetii ninche.

Ore nkera eton akutiti, nikisum orkuak sidai, nikisum orkuak lang' lormasai, nikisum ororei le Nkai, peyie ebulu nkera eeta euriata Enkai. Nikisum inkera ajo kesidai teneeku keeta nkera enkanyit, neure ntoiwuoi enye, neure iltung'anak moruak teninche. Nikisum inkera si ayata sukuul, peyie epuo nkera atum eng'eno naret ninche tenkolong' entaisere enye, ah neisho siaitin nebulu aku iltung'anak letipat. Ah nikisum si nkera ororei le Nkai nikijoki pepuo kanisa.

Kishaa na ore inkera na kianyit intoiwuo enye, ah papai lino, nianyut ng'utunyi ena enajo bibilia njere, eanyita minyi o ng'utunyi. Neeku ore nkera na kifaa na keanyit intoiwuo enye, nisho enkanyit ekutosha pokirare. Tenaa olayieni, ata etubulua neanyit ng'otonye, nening' enajoki ng'otonye. Ore sinye entito, neekun entito enkanyit naanyit papai lenye, neenyit ng'otonye ata etubulua. Nening' enajoki ng'otonye, teneipaaya ng'otonye nelo. Eneji ng'otonye taasa entoki nias.

ore tolmarei lang' naa ekipuo aashipakino. ekiata naaji enkolong nikipuo osirua laijo olemuratare, naa lasima pee epuonu iltung'anak pooki lormarei, nepuonu inkera, nikitii ontoiwuo. ore naaji tena olong' nitayu intoiwuo edaa, nikiyierisho iyiook intoyie, tenaa keyieng'ishoi aat nkiri naaying'i anaa ntare neyieng'isho layiok. asi nikinyia taata edaa. nikok iyioook intoiwuo neeku ina naaji, ore siai oo ntoiwuo ino olong' naa pee eikok ninche iyiook. kake ore esiai pooki naa nkera naas. keyierisho ntoyie, neyieng'isho nkayiok nikisaaf edaa.

ore tenkang' naa ore isiaitin naa keori, aa kishori i nkayiok isiatin enye. ore nkayiok naa ninche loirita ntare. nepuo nkishu nepuo aitook. ore ntoyie naa ninche naayier idaikin, nepuo irkeek, nepuo enkare. neyierisho, neituku inkilani, neibung inkera .ore sii enkae toki naasi. ore nkayiok naa teneetae olchampa oiremi naa ninche oopup aiirem. kelo nikiretokino sii onkayiok enkiremore olchampa.

Kalo enapa siai edukuya naiterunye, ah naakikisha ajo eitu iinyal inankae siai enkae, ore entoki apake naterrerrena pa tenaa kemushanko apa eetae pa tenaa aterrerrene apa ake ajo kuna ropiyaiani naaje apik inamushanko, na niache ake aya, eh ore petulusunye enkae siai nai tenelotu tedukuya ina, ah kaing'oru ake ai rishata nalotie sinye ina ata tenaa tenkiti rishata ake, nalo sinye enkae tenebau enkata enye.

Kewoshi sherehe tenkop ang',ore temurua ang' newoshi ena sherehe tenaa kemporro eata oltasat, neponu naji inkera ilo tasat, neponu ntoyie enyanak oing'ua nkwapi napashipasha. Ah ore taa enamurua nagirai duo arreshu kulo tung'anak, neranyu ta taata ninche eponu anang'are kulikae, ore enaa nidolta kuna tasati epoito idialo oimai, naa nkomon kuna, ore lekua otii iimai na iltung'anak liopeny. Neranyari taa ampaka inewueji. Neshipai oleng'.

arusi ena oltung'ani naaji, kitok loorboosi amu, ekadoolta ajo ketii igarin sapukin, naanapita kajo, kajo ore egari edukuya naa kenapita enkitok e arusi, aa nenapita nkulie, orpanel, nenapita nkulie ormarei, aa neeku kitodolu ajo ore kuna garin, naa shereh sapuk oleng epoito. kadoolta ngarin naidikidikote naata irbaluuni neeku kajo kearusi epoito.

ore ena naa enkayioni nagira ae apply scholarship .aa enkisuma, pee elaakini enkisuma e nkampuni e kengen, neeku ore ena naa document naiputa inkarn enyenak ,olari otiii sukuul. registration number enye, semester natii pee etumokini kengen atalaaki sukuul.

Ore ena naa games onkera, kanyor nanu inkiguran amu, ah keret inkera esukuul ninye, aishu entoki naji idleness ,enaduo nemeeta oltung'ani entoki naasita, ah nisho iltung'anak metaa metayiolo talanta enye, ah neponu nkera aiguran pemitoki aiturraa enkata. Ah nitiship iltung'anak neyiolou nkule talanta enye, etii nkulie kera naar empira onkejek, netii naar empira enoshi naipidi naji basketball ,neeku keret iltung'anak oleng' metayiolo intalantani enye.

e receipt ena enkerai esukuul naitodolu ajo, inosa edaa naje, aa tenaa irgalin loo nchilinkini aa irgalin aare, loo nchilinkini imiet, ninyia mpuka oo nchilinkini tomon, neeku ore ena naa e receipt nilo angamiunye edaa. nitodolu ajo idipa atalaaa. niminyia edaa mpaka nintoduaaya ena receipt.

iropiyiani kuna natii orpuya, naa ore entoki sidai tooropiyiani, ekiret iropiyiani tishipayu entoki edukuya, nikintiship iropiyiani, amu iyasie isiatin, inyiang'unye edaa, ninyiang'unye nkilani, ninyiang'unye namuka, nidungie inkolati kumok. ninyiang'unye dii ninye, intokitin eramatare anaa shimpi oo nkishu, nireyie nkera sukuul, niasie intokitin kumok.

Inkena ropiyiani inonok nipk ewueji sidai, nipik iropiyinai inonok kando kando naa nimilo sii agil iropiyinai tewueji netii iltung'anak, tipika tenakata anaa ene netii kule lewa aare, shomo atuaji tigila ropiyiani inonok amu ore peyie igil iropiyiani inonok teboo kidolita olorere kelelek kitum ilmukurani nikipurr kuna ropiyiani inonok. Neeku tigila ropiyiani inonok intobiraki tewueji neisudoro.

Inkera kuna natii ormalimui ele ogira aisum inkera tedarasa, ah eimu enkoitoi e digital ,ah online studying ,na ore ena na enkisuma e online ,idim aitumia esimu tenimiata emashini ashu laptop, nintumia esimu ino ajing'ie darasa, neme lasima pintoki alo darasa, tenaa etii enkop nalakwa, ekiret enasiai amu mintoki adumunye, alak egarri alo enetii olmalimui. Ata ninye ta imoi idim ake nisuma, nijing' ake portal ino, nijing' edarasa ino. Nisuma aitobiraki.

kalo ainguraa ore tiatua ena mashini tininyangu eeh ore tenaa kaidipa ainyangu naitayu enkardasi natii atua amu lasima petii enkardasi natii atua nasujie ntokitin eninko tenintumia ena mashini ashu ore palo ainyangu naikilikwan lelo laatimirakita enikoni tenitumiae naa tenitu sii, kaibung oleng ,kaidim nai najing you tube naiguraa naikilkwanu ajo kai ikoni tenitumiae ena mashini natukuyieki inkilani ,nayiolou enaiko tenaitumia emashini ai.

inkilikuanu olchampa loornyanya, teilo supuko. niyiolou ajo keng'ae oshi namirta inyanya sidan. nilo taa ina kata atumore entasat oornyanya. inkilikuanu akeyie toolamirak loornyanya, ashu ilo sokon, amu ore pee ilo sokoni, keikumok intasati oleng naamirta inyanya te sokoni. naa idim inakata anoto entasat, namirta irnyanya. idim ashomo aingoru irnyanya linyor. naa inakata naaji idim ashomo anoto irnyanya linyor.

naiborr ilukuny kuna naa ore eninko teninyia naa irowuajie ake nintokitokie ayierr enaa mpooshok niyierr tenkata naba enaa eniyierr oshiake impoosho niyierr matejo naaji esaa nabo ore peeku aa iyierr ake tenkare ninuaki oleng tenkima sapuk ore piindim aikaraanga nipik kitunguu nipik irnyanya nipik shimbi nitumoki naaji ainosie entoki naijo ormushele ashu orgali ashu imukateni.

nkwashen oorkokoyok kuna naa ore kuna kwashen aa intadoiki enkare nairowua nintokitokie ina are nincho meitotua tiatua enkare matejo naaji nusu esaa aa ildakikani tomoni uni ore piidip aitoktoka nintayu niarr enkima nintayu aa nikiny ore piindip atikinya nidung`dung`indim ninyia etiu nejia nisirisiraki enkiti shimbi.

Edung' edung' ake ena enaa empuka, ore pee iidip atudung'odung'o aa nipik kitunkuu nipik eilata aa nipik irnyanya nipik naii enaa entoki niyieu nipik enaa enkiti pilipili ashu teniyieu nipik enkiti hoho nipik entoki naijio Dania nipik taata ayierrr aitadoiki atua enkima, edipa atudung'odung'o nipik shumpi niyierr ake enaa mpuka ninya ainosie orgali.

Ore tenewueji naa kadolita ajo inkarati etuunoki tolchamba ,olchamba sapuk ele loonkarati neitodolu ajo ore kuna karati nidipaki aikesu enaa enadolita tena pisha ajo eidipaji aitayu kuna karati netupukutuo tenkumoi oleng leeku kadolita ajo olchamba ele loo nkarati oitayioki inkarati eidipaki aatuun.

Ketii enewueji impoosho ,impoosho naado netii impoosho sikitok ,orkuniyia loompoosho sikitok orkuniayia loompoosho naado orkuniyia loo ndeenku orkuniyia loorpaek orkuniyia loormusheleni loonkabilaritin naapasha orkuniyia lenkurma orkuniyia loonkitunkuuni ninche adoolta etii ene wueji.

Ore eramatare ai na ore nkishu, namainyang'u inkishu ontare kumok oleng',pa tenelotu ake enkata olameyu namaaya asara. Na tenelo nye nainyang'u nkishu ashu ntare aramat, na ore padolu olameyu ah tenaning' ajo mekure egira enchan asha, nang'asa amir inkishu ainei napik benki, pakatumoki taa ataasie nkulie biasharani naijo nai nabol olduka, nabol enkae biashara nai naba enaa nena ropiyaiani. Ore paitoki adolu enchan, naitoki ainyang'u napa kishu ainei o ntare.

Irpayiani kulo aare oogira aanya entumo eee ketii orpayian obo kiti netii oltasat obo botor loolmiintoni neitodolu ajo kegira aanya ilomon keitodolu ajo ore ele payian botor naa kegira ainosaki ele kiti ebaiki naa kegira aiteng'en eeta entoki nagira aliki ele lekae payian kiti.

esiankiki ena oormaasai naa kitodolu ajo ebaiki naa eeta osirua otii, ashu ebaiki naa arusi enye etii, aashu eeta ake osirua sidai otii, nibun'ita enkikompe, netukuse eishopito irkarash loormaasae. neibung'ita enkikombe egira aok shai, ashu imotorik, ashu entoki akeyie naba anaa enaokito. kitodolu ajo kewokito kule ashu imotorik.

ene tipata ena bae amu kepuo irparakuo aaoku enkare tentirela, aa kitodolu ajo ore tirela naa entirela nagira amiraki iltung'anak ,ashu enagira ake aisho iltung'anak enkare epesho.o sotua ake, neeku kepu iltung'anak aaoku enkare nayierishore, neoki, nitukuyieki nkera. neeku ene tipat enkare. naa meishaa nelau oltung'ani te nkishui enye enkare.

ore ena tito naa entito nakwetita, aitasheki olosho le kenya tenkop naje, ebaiki naa te kenya ashu tiae kop ake, neeku ore ena naa enkwatata oshia naya dukuya too nkuapi, oo aa nkwapi eboo, aa nkwapi sapukin ake, naa enkwatata ena oontoyie, neeku ore ena tito naa entito nakwetita, mashindano etiii ena tito.

keserian iropiyiani natii empesa, alang' iropiyiani natii inkaik tenkaraki, ore iropiyiani natii mpesa, nimidim ake, tenaa iyieu naaji nintumia tiae olong',nimidim ake aitayutayu anaa eniyieu, ore sii ae toki ore sii iropiyiani natii mpesa nemetumokini aatupur amu kila oltungani oota mpesa, naa keeta pin enye, nimiliki likae tungani, neeku iyie ake openy oyiolo. kake ore iropiyiani natii inkaik, idim naaji nikiipuri arashu nintiaya intokitin naijo nejia.